ore ena naa enkirritata oonkishu naeni inkishu toonkampai ashu naeni inkishu metamana olchamba ashu metaa metumoki enkiteng ashomo ainosa nkujit tewueji nekera neeku ore ena naa kisaidia oleng amu ore enedukuya naa kerishe inkishu moyiaritin nisho sii inkishu metaa merorororo nkujit towuejitinn pookin neeku yiolo ena baye naa esiai etipat oleng tenees iltung'anak ashu tenees iltung'anak loogira aifuga inkishu.

ore safaricom neyautua dupoto sapuk oleng tolosho eh, amu ore safaricom mpesa nisaidia iltung'ana metaa kerew oltung'ani iropiyiani nkuapi nalakua terewaki iltung'ana lolakua iropiyiani megira aitumia enkae tikit ashua megira alo airriwaa irkulikae tung'anak neeku yiolo safaricom nisaidia iltung'anak oleng amu etaa sii ketumoki oltung'ani ataasa biashara tewueji nelakua etaa ketumoki ataasa biashara elakua likae tung'ani neeku isaidia oleng iltung'anak.

ore iltung'anak loi tumia mpesa tenkop ang' naa kikumok oleng' amu ore entoki naisho metaa ki tumia mpesa alang' t-kash ashu alang airtel naa ore mpesa naa entoki natumoyu ashu yiolo network enye naa indim oltung'ani aitegemeya misumbuarisho ashu entoki natapong'o iltung'anak kumok neeku ore mpesa naa esiai sidai oleng' esiai nataboloko iltung'anak imbiasharani nisho irkulikae enkurma nigerr irkulikae tosiaitin neku esiai etipat oleng' isaidia olosho oleng' aisho iltung'anak isiaitin.

ore imbenia e digital nayiolo nanu naa ketii handbag orkiondo netii sii carrier bag yiolo taa carrier bag naa inapa naaji uhuru paper ashu inapa ardasini naetuo tenkata e uhuru eh, neeku ore nana ardasini ashua nana carrier bag naakisaidia, kisaidia iltung'anak anap intokitin nenapie oltung'ani intokitin osokoni nenapie sii ilolan lenyenak peemitoki aisiapirrda neeku ore nena olan nisaidia oleng ashu nena benia nisaidia oleng iltung'anak

ore eninko oltung'ani ilturruri loropiyiani pintalang' irpolosien ashu pitobiraa esiai naa ing'as abaiki ilturruri ning'oru iltung'ana, iltung'ana loota naboisho iltung'ana lekindim ai saidia ashu iltung'anak akentae loibung'a ashu lindim aibung'are eh nintang'as olturrur linyi ning'uraki inkardasini pookin nipikipiki eh, metaa keyioloi te government ashu metaa keyioloi te sirkali metaa yiolo iropiyiani olturruri nitumokiki anoto ashu netumi nipikiki intifini aitang'asaa paa yiolo oltung'ani oyieu nejing netumoki atijing'a peeku olturrur loyioloti te kila mahali.

Ore esiai naaidim oltung'ani anotie iropiyiani tiai kop iindim ake oltung'ami ataasa biashara arashu niindim sii atimira intokitin inonok te internet niindim ake sii atimira tolduka, tenkae kop ore sii enkae toki nikiindim aishoo iropiyiani tenkae kop naa iindim sii oltung'ani naaji ai order intokitin naaponu tenake kop nitumoki ataasa biashara tekulie kwapi ashu iindim naai airemisho nitum impisai, nitum iropiyiani inonok nitum endaa nitumoki ataasa imbiasharani inonok nemeeta entoki nikisumbuaa arashu nikigira likai tung'ani aibok aisumbuaa amu kisaidia teniaas biashara ino.

ore eninko pintobiraa iropiyiani nareuni tonkulie kuapi naa ore pereuni iropiyiani ninko oltung'ani ajo iyata account iata bank account napiki ashu iyata olaini lopiki yiolo peepiki olaini ashu peepiki bank nitumoki oltung'ani ae bajeta naduo pisai ajo amaa kuna pisai kai inkunaa kaji inko enintumia kanyio ibolie ke biashara ibolie kenkishu intotiyie ashu keramatare ino pookin ipik ashu kenkiremore ipik peyie itumoki oltung'ani ataa iyata induat ashu iyata indamunot nintobirarie naduo ropiyiani eh, pemintoki ainyialaa pookin.

ore enkoitoi esimu naa kidim airriwai ashu kidim aitobirai mpisai towuejitin kumok ashu tolosho sapuk amu ore enkoitoi esimu naa ewueji naa indim aterewa iropiyiani inonok ee niyiolo nira sure ajo ashu nira asipani ajo ore kuna ropiani nireuta naa oltung'ani sidai ingira arewaki ashua noltung'ani loitibiraa ashua iltung'anak laduo liyieu nirewaki neeku ore enkoitoi esimu naa kaasipani meeta enairriwari mpisai aitapong'oo naa kisaidia sii teniworr aitobiraki amu keeku kila oltung'ani netum enaduo eh worati enye naifaa duo ake netum.

ore ilaat oshi nairriwaa tesimu naa kaidim atalaa iltung'anak ormushaara naidim si atalaa intokitin to'supermarket nadim atalaa inkishu tosokoni nainyang'aki shumbi nana laat oshi naidim nanu ataasa tesimu ashu naidim ataasa ainyiang'ishore ainyiang'u ntokitin iatuaji ninyiang'u inaduo naitumiae tiang nitumoki sii ataramata ntokitin pookin ninyiang'u endenku ninyiang'u mpuka tosokoni neeku nena laat nindim airriwai iropiyiani tesimu airriwaki likae tung'ani neeku nena laat ifaa neesi ashu naidim neesi toonkolong'i enaake.

ore elaata ontokitin tesimu netaa enedupoto oleng toltung'anak kumok amu etaa ore esimu elelek naaji ilo ainyiang'isho tosokoni oltung'ani niking'atikino iropiyiani niwosh esimu nikirriwaki oladuo shore lino ashu olelatia lino likindim aisaidia mpisai tesimu nitoki ake alak aitumia ina simu nelelek sii aa yiolo tesimu kelelek iyieu naaji entoki nalakua kelelek iyieu ninyiang'u niwosh esimu nikirriwakini empisha nitumoki atalaa ake tesimu neeku etaa enkoitoi elaata esimu enedupoto tolosho.

ore paasidai enkoitoi e digital peelakieki ilooni ashu pelakieki isilen naa ore enkoitoi e digital naa ke automatic meetae esiai naji kimin ashua meetae tenilak entoki mejo sii mee ki record kila kitu neeku meetae eh transaction naji kimin lasima peetumi intokitin pookin tenesuji toonkompyutani lasima peetumi neeku meeta complication naitoki sii aaku kelelek neeku meeta inchidai tenelaki amu tenelaki kitambo nelotu oltung'ani aing'uraa or message naa keponunui ake aatum ilo message bado.

ore enkoitoi oo simui tenalakieki iropiyiani nimisilagayu oleng toltung'anak loomanya irpurkeli amu ore iltunng'ana loomanya irpurkeli keya nelai network neeku metumoki airriwai impisai enye ore sii enkae keya nelayu enkima esimu niaku metumoki ataa airriwai ashu atang'amu iropiyiani toosimui neeku ore iltung'anak lotii irpurkeli keimaa intemat ashu inchidai kumok egira asishore iropiani toonkoitoi esimu neeku kisho ninche nchidai ashu intokitin kumok oleng meimai.

ore esiai enkae natumieki ilturruri nemenchumata ooropiani ake kidim naaji iltung'anak aitai ilukunguni nidim aitai sii inkishu neeku teneisho enkiteng neji enolturrur ena kidim sii iltung'anak aitai ilturruri atushum ashuni omploti ninyiang'u imploti nemiri newori faida neeku ore nena kulie oitoi nemelasima peeshum iltung'anak iropiyiani peetumoki atorr ashu anoto ilturruri looropiyiani ake looshum iropiyiani neeku ore inkulie naa enaa kidim naaji oltung'ani atabolo oteli neeku yiolo nena tokitin ninyiang'unyieki inkulie tokitin enaa inkishu neunieki imukuntani neeku yiolo nena mukuntani naa nolturruri loong'amu iropiyiani.

ore peure iltung'anak kumok atudumu isilen ashu atudumu loan tolturruri ashu tombenkii naa ore piidumu oh, osile tolturrur ashu tombenki naa keetae entoki naitasheki ilo turrur ashu nana ropiyiani nitudumua naa yiolo ena toki naa keji amaa tenitu ilak kuna pisai kanyioo idimi awaita kenkaji ino idimi awaita kenkaji ino idimi awaita kolchamba lino ashu kenkishu inonok idimi atimirr peetumi nena ropiyiani neeku ina piidol ajo menyorr iltung'anak kumok atudumu ee iropiyiani ashu iropiyiani tolturruri ashu tombenkii.

ore ingolikinot niima oltung'ani tenilo aisilenu iropiyiani eramatare ashu ine biashara naa kelelek ejo alo sokoni ilepa ntokitin neeku ore inaduo ropiyiani nisilenoo mishuku naduo naifaa nishuk ashu enaduo faida naifaa nishukie iropiyiani neeku kelelek ibaiki oltung'ani nilo asara tenkarake isilenuo duo iropiyiani kutik ashu isilenuo nkumok nijo ashuk te faida etu ishuku naduo inonok, naduo nisilenuo naatushukote neeku ina peemennyorr iltung'anak kumok aisilenu iropiyiani eramatare ashu iropiyiani ebiashara.

ore dupoto nitum oltung'ani tenijing ilturruri naa indim anoto maendeleo nitumi sii mpisai niendelarie maisha ino ashu niendelarie biashara inonok ore sii dupoto natii ilturruri naa ketii naboisho itum inchoreta likiret tenkata enyamali nitum sii ilchoreta ashu ewueji nisaru enkolong ninyamal neeku ore ilturruri kisaidia oleng nikincho sii eng'eno niyiolou venye enishum impisai peyie kisaidia taisere ashu kisaidia toonkolong'i naaponu.

ore olturrur naindim aishoi ashu ekindim aisho enkiti loan ashu indim iyie naji aitai oltung'ani nkuti inonok aiseef melasima peeta oltung'ani iropiyiani kumok ashu meelasima paa yiolo loan nikingirae aisho naa kisapuk peyie itumoki anoto neeku ore ilturruri ekindim ninche aishoo nkuti pisai ake nikisaidia meelasima paayiolo enduata nikincho ashua entoki nikinchoo naa kisapuk ekindim ake ninche aishoo iropiyiani naba anaa naata nishuku te faida nirukokinote apa amu inakata sininche mepuo asara naa nakata kitumoki ai sininche taisere aisaidia inyamal.

ore dupoto natum oltung'ani tolturruri naa itum eng'eno nisudorie impisai ashu nishumie mpisai mintoki aitumia ainyialaki ore sii enkae dupoto nitum tolturruri naa ore enkolong ninyamal naa indim atudumu loan nikinchori erishata ashu enkata naba anaa enishuku neeku ore ilturruri naa entokin e maana oleng tenejing iltung'anak amu kisaidia toonkoitoi kumok ekindim sii ilturruri aishoo eng'eno eh, enaba enaa eniyieu peyie itumoki atushuma mpisai nikindim sii aisho metaa iyata eng'iriata nindim ataanyunyie naduo pisai.

ore ilturruri naa keeta faida too, tombiasharani kutitik amu kisaidia irbiasharani menoto loan ashua menoto mpisai naiterunyie biashara neeku netum ele biasharai le biashara kiti loan nitumia ina loan neshuk tenkata nanotokinote ashu tenkata nae eh, agree ashu tenkata natoning'ote peyie eshuki enaduo loan ore sii ilturruri kutitik naa ketumoki ashu ketumoki aisilenu iropiyiani ninche toowuejitin sapukin neponu aisho iladuo, iladuo tung'anak loota imbiasharani kutitik peetumoki atoponai biashara enye netumoki atushuk inaduo pisai olturrur eeta faida.

ore ibiasharani kutitik eniko tenetum iropiyiani naitalala ilturruri ashu naitala biashara enye naa kidim aing'oru loan eh tombenkii nidim sii aing'oru loan tolturruri yiolo ina loan nilepunyie biashara enye yiolo peetum sininche impisai neshuk enaduo loan ore sii eniko irbiasharani kutitik tenetum impisai nailepunyie biashara naa kidim anoto ilchoreta ashu lelatia laduo loota usaidizi ashu laduo loota eretoto naidim aisaidia yiolo sii ilturruri kutitik kidim anoto naboisho peetumoki sininche aibung'ata tiatua netumoki ataretoto makewon ashu maate

ore esiai olturruri lemurua peeret imbiasharani kutitik naa ore emurua ashua ore ilturruri ashua enaduo wueji netushumieki iropiyiani miyieu aikata negel ajo kakwa misho iropiyiani kakwa isho amu meyu naa ore irbiasharani kutitik nemeyieu sininche nibagua keyieu naa kishori iropiyiani wenkidimata enye naidim atushuku ashuawenkidimata enye naidim aitalak nana ropiyiani baada onaduo olong'i naishooki.

ore ilturruri loisilenoo ropiyiani eh temurua neyawua enkibelekenyata oleng amu etaa tenelai iltung'anak iropiyiani neyiolo ajo kanyio nasioki asaru enaa tenakata tenelo enkerai sukuul ashu tenelai enkerai iropiyiani naalotie sukuul neyiolo oltung'ani ajo kelelek aisaidia olturrur lotii around ashu olturrur lomanya ewueji neje neeku ninye laidim atasaru iltung'anak pookin loota nyamaliritin oompisai tenimira oltung'ani tayari ashu tenimiata naduo ropiyiani naayieu inakata ake.

ore ena naa enchumata oropiyiani ashu enkiseefata ooropiyiani apik atua eh, oltoo yiolo ele too naa ole mabati neeku ibaiki ake iropiyiani inonok teniyieu nishum nipik emabati neminken nemintayu nemintumia neeku ore kuna pisai naa impisai ake natii eh natii ewueji sidai nisudoro ewueji nimindim aitayu mpaka kenya enkata nitonyorrayie oltung'ani ajo kalo aitayu kuna pisai piitumoki aitumia neeku ore ena netiu enaa savings oltung'ani oladuo loijipange ashu oladuo lotejo kaisef impisai.

ore ena naa enkadi arashua enkadi naitumia oltung'ani alotie inkuapi eboo ashu ajing'unyie inkulie antrini ashua nulie kuapi ore ena naa kisaidia oleng tenilo oltung'ani ajing ashu ilo oltung'ani alo ae travell alo inkulie kuapi amu ore piisaidia naa mikintokini aiutalak iropiyiani kumok ashu mikintokini aitalak ushuru oonkuapi kulie kuapi mikintokini sii aisumbua mikibung'i anaa ira olapurroni keeku iyata evidence ajo ashu iyata ormonekie ajo iruusuno pitii inakop naa iyata sheria nitijing'ie inakop.

ore paanyorr ashua entoki naisho matonyorra ena siai naa ore enkata nemiata oltung'ani ashua enkata nemiata esiai niasita naa indim atadalayu ena game ashu idala enake kidalai nadalae peyie itumoki oltung'ani anoto eh, metaa mingira aifikiria intokitin torrok nimintoki sii anauru pesho kiaku keeta entoki naasita elukunya nifikiria elukunya nitumoki siianoto enkata nitonie olchoreta linonok nitumutumu erishata nabo sidai nitumoki airorie ashu nitum airoro pookin.

ore ena naa emirata eilata oongrrin ashu enoltukituki ore ena naa kisaidia kisaidia iltung'anak kisaidia amirr eilata mintoki sii oltung'ani akatikino eilata ashua mintoki oltung'ani aata shida eilata amu keeku eh ketumoyu eilata tiaraka netumoyu sii te uraisi ore ena naa kisaidia ilderefani loongarrin nisaidia iloltuktuki peemitoki aapuo nedorr meeta eilata nimitoki sii oltung'ani ae struggle aing'oru eilata tewueji nelakua.